Mbica ĩno ĩronania mwendia na mũgũri wa matunda. Matunda me bata rũrĩrĩ-inĩ ruitũ na wa mbere, hĩndĩ ĩrĩa mwendia matunda nĩ akoragwo akĩona mbia kũoguo agakorwo akĩona mũgate wake wa o mũthenya o mũthenya. Matunda harĩ mũgũri nĩ marĩ bata mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũgũri a kũmagũra nĩ athiaga akamarĩa na matunda magatuĩka ma kũmũhe vitamin c harĩa thakame ĩtwĩkaga ya gũthambio nĩ matunda mau gwata thakame ĩga ĩgatwĩka ya kuongerereka.